Enetipat ena baye temurua ang' amu ore erishata nemetai inkujit neishori inkishu nkujit kuna naaji hay metaa keisaidia terishata olameyu. Naa ore ake peeasi ena nemeitoki anyamalu nkishu ashu nemeitokini alau kole tonkang'itie. Neaku eishakino ake neinyang'i nkujit neshumi meta ore peebau erishata olameyu naa ninche eitumiai aisho nkishu meinosa.

Ore eramatare onkineji kuna e kole naakeishaakino naa eikonori tonkajijik, ore peidipi aikenoi ashetaki nkajijik sidain neakini indaiki meinosa ake toonena ajijik metaa mepuoyaa. Ore ake piias oltung'ani ena naakeitum kole kumok tookuna kineji inono amuu ore peemepuoyaa aing'oru inkujit ashu mbenek neinos ake tonkajijik enye naake eisaidia te production e kule. Naake elepuni kole kumok teninche naake emiri neitumiai sii nkulie tongang'itie aisho nkera neyierishoreki, neitumiai ayerie shai onkulie tokitin pookin.

Ore tiifi nanyorr nanu naa enaji ktn news, amu ore ina tiifi ashuu iltung'ana lalikiorok leina tiifi naakelimu imbaa , elimu lomon tepooki rishata lomon naa ninche loogira aasa tolosho lang' le kenya onkulie kuapi. Naa kore ena tiifi nemelimu imbaa esapare, ore imbaa pooki naalimu naa kesipa naaketaasate ashu kepuonu aasa. Neaku ore ena tiifi kanyorr oleng' amuu aiapdet tombaa nagiraasa tolosho lang' olosho le boo.

Keetuo kuna arrin esukul aibelekeny esiai elototo esukuul metaa mokure eitumiai isaai kumok anaaopa. Kore opa nkera epuo sukul naa nkejek eim , nake eishekewa ninche ewuo sukul kake ore ena rishata neawuaki ingarrin naakepuo neyau nkera tongang'itie enye nerik sukul ore te teipa nesotu nena kera neitoki ashuk mpaka ngang'itie enye neaku etum inkera erishata sidai naisomare meitoki ninche aitorraa erishata tesiai enkoitoi epuo sukul ashu epuku tiang' apuo sukul ashu eshuko apuo ang'.

Oltung'ani oji Stephen Letoo naakanyorr ninye amu olenkop ang' ninye naa kelimu lomon tenkutuk naning'u pooking'ai. Ata eitumia kiswaili amu ining'u ake ajo olmaasani ele olimu kuloomon naakelimu imbaa ten'guton neyiolo sii aitobiru ashuu ataasa utafiti e pooki omoni metaa itum imbaa ashu lomon loodede.

Enetipat tenilo aboitare nkera kutiti nijing' siyie ina level enye piitumoki aisuma ninche kore tenkiguran niwuopuo aiguran pookin metaa kore kuna kera nemeitoki aatum olmakuret iboitata pookin, nekinyorru inkera nenyok ajo keas esiai amu iasita siyie. Neaku kore peas ilmalimuni lookuna darasani ena naake eisaidia nkera oleng' metonyorra sukul nenyorru enkisoma enye, nenyorru sii aetu sukul anaake peetumoki anotore madam enye neas olkasi le darasa tenebo sii enkiguran tenebau erishata napuoi aiguran te boo.

ore eolmalimui sidai naa oloboitare nkera eneyanak terishata enkisuma. nelo ninye autaki enkerai ina naisuma, neyakikisha ajo keelewa enkerai nena baa pookin. nipopuo aatoni pokira, nidalal pokira, metaa ore ena kerai naa kenyor esai esukuul. nenyoru sii ilo malimui oisumita ninche. neeku ore ena bae tenees irmalimuni naa ebae etipat oleng amu ore, enisum nkera kutitik naa ilarikok kul le taiseree girae aisum metubulu neyoru sii inche enkisuma enye nepuonu aarik olosho le kenya.

Imbukui Kuna naitumiai te sukuul inkera. Kore imbukui nadolita teinewueji netii embuku naji ene kiswahili naa keji upeo mpya . Etii sii embuku naji primary science. Neitoki atii embuku e kiswahili, neitokini aatau embuku e kingereza naji new primary neigero sii pupils, ketii embuku e CRE naipirita ninche esiai o rorei le enkai. Ore e ana buku natii ene wueji naa embuku o ingilasini Ile e hisabu. Keatai imbukui naata ilomon pooki le kingereza naji endikshonari, o nkulie bukui naalio te siadi nemelio oleng'.

Ore kompyuta lab tenebo sii ee intanet osukuluni o tenebo enkisoma osukulini naakeret oleng' ailepunye esiai enkisoma tesukul. Amu kore imbaa pookin tena rishata netii pooki oloing'ang'e. Neaku kore peishori nkerah meshomo ina kompyuta lab nelo aas entoki naji risaach naketum imbaa kumok oleng' ten'guton nena ninye neitu elikini te darasa olmalimui lenye. Neaku ore temponaroto eng'eno naake eisaidia esiai onkompyutani o tenebo intanet teneetai te sukuul. Neaku eishiakino neeta pooki sukul kuna baa peeret inkera tenebo ilmalimuni. Ore sii enkai teneyilou inkera esiai onkompyutani nakeidim ataas ilkasin etii nkang'itie enye aa keji remote work.

ore kuna toilets naa ine tipat amu kisaidia metaku kibooyo emoyiaritin, ore ake peeku emoyian kuna, naa keret metaku ore noshi naji waterborne diseases nemeitoki aibung iltunganak. ore sii enkae naa ore pee etumi ilaisotuak looshetaki iltungank kuna tokitin ashu isukuulini naa keret oleng metaa menyamal oleng te sukuul nemeeta enkidimata tesiai enchatata oo ntoileti.

Manyorr ena siai amu kore eremoto olkeek aremoki ilukunguni naanyai naakeyau imoyaritin naijo kansa. Naa kore tina biashara nemesidai amu imbung elukungu kiti niremoki olchani nesapuku ninye niloamirr neaku esiai ina nemishiaa amu ipurrito iltung'anak. Naa kore peemuoyu oltung'ani idol naa ajoo inyalaka oltung'ani enkishui enye. Neaku aiba ena siai oleng' nemarrep nemajo metopona dukuya nchaake ore oloas ena naakeishiakino neibung'i neeni tengarake embae torrino easita ninye.

ore ena naji REITS naa kimaanisha real estates investments trust naa ore ena naa orbene looropiyiani lesiai enchatat omali nemeidurieki. eshet ninche inkopisini, neshet ildukai, neshet sii kuna flats ashu apartments. neshet isipitalini, neitoki sii aashet inkotelini sapukini. ore pee eidip aateshet nemiraki iltungank oota iropiyiani, ashu itumia pee etum ninche faida. naa kemir too ropiyiani kumok oleng kuna ajijik metaa mepuo ninche asara aikata.

Ore enkishooroto olkeek le chanjo toonkera kutiti neembae etipat oleng' amu kenkoitoi ena naiboorieki muoyaritin naadim aetu aibung'a nkera temoruao ashu tenebulu ninche aaku iltung'ana botoro. Neaku kore enkerai aakiti naakeishaakino neriki sipitali newuoi aitong'aki kulo keek le chanjo peibooyo imoyaritin naawuonu tesiadi. Ore pooking'ai neishaakino neas ena metaa metumi enkerai nanyamalu tengarake eitu eishori chanjo.

Ene tipat tenisotu irnyanya loinyialate amu meeta oltung'ani oinyiang' ninche tesokoni. Neeku ore pee isotu irnyanya linonok, nilo nisotu lelo laijo meekure aasidain nipik ninche bata, pee eitokini aasotu tenaa ketii loidim aitumia ayierie endaa ninchooyo mitumiae, ore ake pee metii nenang'ari amu metii oltung'ani oidim ainyiang'u tesokoni.

eibelekenye esiai enkisuma te kenya, amu ore apa naa orekie le eight four four egirae aitumia. naa ore nursery school na kepuo larin aare ore primary school nepuo ilarin ile, ore enkae naji junior nepuo larin ile, tenebo secondary ore university nepuoi ilarin okuni. ore pee eidip enkerai ilarin aare le primary nelo lowerprimary school nepuku teine nelo upper primary school toolarin okuni. ore pee epuku tina nelo lower scondary naji junior school too kuna olongi ,neitoki sii apuku nelo junior secondary ore pee eidip ina nelo ninye college ilarin okuni pee etumoki ninye aingoru orkasi loos.

Ore NSSF naa keimanisha national social security funds naa orekie ele le sirkali pee eisaidia iltung'ana otii isiaitin o lelo lemetii isiaitin te erishata e moruao. Nisotu iropiani inono nikidung'i pooki niata neshumi. Ore pee ilotu amoruao oltung'ani, nikinchori iropiani inono intumia teina rishata. Naa enkoitoi sidai ena amu ore te emoruao netumoyu iropiani te urahisi . Naa ore ake pee miatau iropiani ninyamalu oleng', kale ore peaku etii orekie le NSSF naa keisaidia metaa milayu iropiani nintumia tenebo Nena nobakoe kaan tenelo metaa nimwoyu.

Kadamu isukulini neton meata indarasani , keitumiai ninche intonat oo ilkeek aisumie inkera enye. Naa Kore ena keitodolu ajo eyuu ninche eretoto sapuk oleng', pee eshetaikini indarasani natum sininche aisumie inkera amu metumoki aisumata tiabori olchani. Naa keishaakino nejing'aki serkali e kauti o serkali kitok pee eshetaiki Kuna kera isukulini, neisho ilorikan sidain, neing'orakini sii uniform tenebo Nena tokitin pooki naishaakino neisomie te enkisuma.

Ore ake pee eidipi aatarem Kuna kera ilo Shani oibooyo imoyaritin, naa keigeri ninche anaa epikakini ninche orangi ilkimojik lenje pee eitadolu ajo keishaakino neigilieki aisho lelo keek, naa ore ake pee eitoki alotu olikai dakitari neyioulou ajo ore Kuna kera naa keidimaki aisho lelo keek oibooyo imoyaritin. Naa keishaakino nerik pooki ng'ai enkerai enye pee epuoi aisho Ina chanjo, nelikoo ajo keidipaki opa aishoo terishata opa nabaa pee meigilieki chanjo nainyaanyuk.

adamu nau orkeju sapuk loji lake victoria, tenadol ena siai, amu isinkir kulo. lotii atua enkare, naa kore pee ilo elekeju sapuk oleng ,naa idol isinkir ake epuonu aaing'oru idaiki naa kelio ninche naaa ketii iltunganak oibung lelo sinkir pee emir aatum iropiyiani, ashu epuo aanya ninche amu edaa sii teina.

ore ena naa esikiria, naa kelio ajo eimayie mbaa naagol oleng too nkaik oolopeny. ebaiki netanapie intokitin naairoshi oleng. nemesaidia enaduoo sikiria enye ashu nemeidim enaduoo sikiria enye ebaata sidai naisadia sii ninye, nebaiki sii nemetum idaikin naanya ninye pee etum, ataraposhoyu nees isiitin naagol. neeku ore ena sikiria, neyieuta eretoto ematibabu, pee etumoki ninye atusupata neshuko aas orkasi lenye. loigerokino apa sii ninye pee eret iltungana.

ore kuna naa inkiyiotin oolukunkuni, aa kore eramatare oolukunkuni naa enetipat oleng amu keeta ropiyiani. ore ake pee intubulu kunakiyiotin ooluknkuni naa ilotu amir iropiyiani kumok oleng nitum sii irmosor lenyena, ninosie iropiyiani. nikisaidia kunaropiyiani taasie nkulie siatin tenkang ino. ore sii pee itum olomoni obo ashu ilomon aare naa idim aibunga olchogoo obo niyiengaki olomoni lino, alang enilo aibung' enkuo sapuk ake ayiengaki. neeku enetipat eramatare oolukunkuni amu keeta ropiyiani, naa kisaidia sii, keeta empulia naa kejing impareti nitubulu metubulu neeku kebulu too mpareti oleng.

enetipat eunoto oodaiki amu ore pee iun idaiki naa kimin olameyu too nkangitie, ore tene eunoto ormushele naa ebae etipat oleng naa keyieu ninye enkare sapuk pee etumoki atubulu nepik. intokitin kumok metaa ore epuonu aakes, nitum ormushele sapuk oinosi tenkang ino, nimir sii nitum iropyiani. neeku ore ena siai naa ene tipat naa kanyor ena oleng, amu ore ake peeku ketii daiki nkangitie neimitokini aata osina, nemtokini aanyamalu iltunganak too nkangitie.

ore kuna tablets naa keishaakino nishori nkera pee eitumia too sukuulini, amu keeta ninche baa sidain naa ksiho nkera metonyora enkisuma enye. ore baa kumok naa ketii kuna olongi mutandao. ore pee eutakini nkera eneiko pee eingoru ninche openy. naa eingoru ninche enkisuma, nepuonu sukuul. nees research nesioki aangenu eton ninche aakutitik. neku kishakino kuna enkanyit nishori nkera mitumia, neutakini ake mituma ninche metaa keyiolou aitumia ningoru sii nena baa naiumaki tedarasa.

ore pee ias entoki naji ear taggingvnaa sidai amu ore enkiteng ino nemeeta ake eniko pee eimin eeta iloponoto lino. kishaakino neas pookngae ena bae metaa keyiolouni ajo ore kuna kishu naa ine daang'.nemetii oltungani oidim atupuroi inkishu inono. ore ake pee eimin enkiteng nipopuo ake ainguraa ina tag natipikaki, neyiolouni ajo keneye nipotokini olopeny meeu ashuk enkiteng enye. neeku ene tipat ena bae tenees pookingae. amu kisaidia terematare oonkishu.

kumok inkoitoi nintumia pee unterunye cyber cafe ino. idim ashomo bank niya itropiyiani esile, nilotu iyie nibol oldua lino le cyber idim sii atushuma iropiyiani inonok toolkasin liasita. ore pee ebaya iropiyiani naitosha ina siai, elo nibol cyber ino aashu iidim ashomo atuuno impereti, ore pee ikes nimir enebaiki ninoto nitum iropiyiani nikisaidia pee ibolie cyber ino. idim sii atoomono olchore lino iropiyiani, nintumia kuna ropiyiani abolie cyber ashu iniangu nena mashinini naitumiae, ore sii enkae oitoi naa teniomon ilchoreta linonok. niliki obo pee kinyiangaki e computer nikinyiangaki olikae e printer ninyiangu olikae inkulie mashinini oshi naa pejieki nkardasini, ninkunaa nejia ometaba anaa nibol cyber ino.

eibelekenye ena siai amu ore apa naa kesotuni ake takataka nepiki nebo. nepuonuni aapej. nei pollute ninche oloingange. ore tekuna olongi neetae igarin ashu iltarakitani looyautua kaonti lomanaa ninche isipitalini ashu intaoni, nepuo aasotu lelo takai pookin. neyyae nebo nepuo aapej ewuei nebo. naa kitodolu na ajo ore tesiai emaendeleo ebiotisho naa kesidai amu meitokini aata oltaka logira amanimanaa te poki wueji ninyial olmanyara lang'.neku ore ena bae naa enetipat oleng naa keishaakino nengamuni tepooki wueji, metaa mitokini aata olchafu temurua namanya oltungani.

enetipate ena bae naishoorieki intokitin naisadia tenkibooroto emoyian ebiitia. ore ake sirkali pookin nayor iltungana lenye naa pee isum iltunganak pee eitumia kuna tokitin metaa menyamal iltungana lenye. ashu etum ena moyian naji biitia ashu eji ukimwi neeku keishaakino iltungana neitaoki eneiko tenitumiae, netiamoki sii esidano enye .metaa memenaa aajo kegirae aalejaki ebae neimeshaakino. neeku ore pee eesi ina bae tenkop nikitii naa kisidai amu, kerip maisha ashu enkishui ooltungana.

Oreake eninko piintayu enkarna ino te mbuku osilen naji CRB naa ore nedukuya naa piingas alak esile eina ampuni nekitipika enkarna ino ina buku e CRB. Ore piindip atalaa nioshoki sininche esimu, neetai iropiani nilak peetumokini aitau enkarna ino neaku emegol ina siai oleng' iata iropiani nilakie nena silen.

Ore ilewa kumok nemenyor ninje aashom sipitali, amu kenyorr ninje aitumiya kulo keek lekeienyeji neeku egol teneeku ninje emoy. Neeku entoki nabo naidimi aiboo ninje metaa mepuo sipitali, naa kinkiri ninje oleng' neeku kejo peengas aduaaya inamoyian tenaa te serious oleng'.neeku kichangia ina ilewa metaa mepuo sipitali aatum embaata.